Kae wan kod jok ma obedo, kendo gimor. Ka gineno picha moro ma itang'onegi. Koro gima biro e pacha en kanyakla ma ji bede gi mor mawuoke. Iyudo ni sama ji obedo kanyala to gisomore paro. Iyudo ka, ka samoro ng'ato ne nigi wach moro machande to onyalo go mbaka gi jowetene ma konya gi paro kaka onyalo konyore ewi wach ma owuok no. Aeto iyudo ni seche moko bende ja ji obedo kanyakla to ginya go mbaka mag gik moko ma samoro ne otimore chien ma samoro ka po ni ne gin weche machiwo mor to ibiro yudo ka nyiero. To kata ka po ni nen gin weche moko ma samoro negitimo e yo, e yo mar kia, tibiro yudo ni gibiro puonjore kendo gibiro temo puonjo nyithindgi mondo kik chak donjo e obadho ma samoro nagidonje kaluwore ni samoro ne goinge ng'enyo, kata ne gionge lony moro. Aeto iyudo ni sama gima kama timore to ojiwo ji e yore moko mag